Ore eninko, gharama olchamba peibelekenya tolapaitin ile, naa taasa kuna. Ore enedukuya, taasa esiana oropiyiani nitaasishore tiatua lolo apatin ile. Tegelu nena siaitin nemeidimi atung'uai. Nintoki si agelu nena siaitin, naidimi atung'uai. Peyie idol nena nidim atung'uai, pitadou gharama olchamba. Taasishore empolea naing'ua emodio onkishu, alang'u kuna nainyang'uni tesokoni. Tuuno inkaitubulu napashipasha tonkatitin napashipasha peyie itumoki, aibooi enkiminata empolea tiatua enkulukuoni. Taasa maintenance omashinini inonok, piboyo nena ropiyiani naasieki maintenance omashinini inonok. Mulumula enkulukuoni ino, tosati ena tobenek, pibooyo enkiminata enkare, pibooyo ropiyiani naasishoreki terishata epikitai inkaitubulu inonok, enkare.

Ore enkiremore nilepunye nkampunini tonkoitoi napashipaasha ore enedukuya ore enkiremore nishoo nkampunini raw materials nidim ataasishore kuna raw materials aitobiru ntokitin napashipasha ore nkampunini naitobir embolea, embeku, ilchanito loret enkiremore omashinini naasieki tempikata enkare lchambai na kinoto ninche faida temiratae ekuna tokitin ore enkiremore y sapuko na. Keyieu enapata okuna dakin naremu osininye peinguraki sokonini na ore nkampunini naishooyo kuna siatini naketum sinye nafasi esiai ore nkampunini namir kunabdakini nkwapi e boo na ketum sinche ainoto iropiyiani.